Ekidol oshi ilbulabul le nkaitubulu ai tolchamba, amu ikipuo oshi olchamba enake niaku ekingor oshi olchamba niaku teniteru inkaitubulu abulu na ekiyiolou naake,

Ore oshi eninko enekintoboa emoyian nayau enyamali olchamba naa ekiwosh oshi olchani ee tenebo ee nenkitoki sininye aing'uraa olchamba anaa ake pee kiyolou enkata namoyiaa e olchamba.

Epae ashomo akata national archives, na ore oshi ntokitin nati national archives na mbaa kumok olkuaki tofauti, ena ore tolmasae na ketii isaen neti kononko, ee pae

Ore nkoitoi naidimi nai tenesuji peyie ebaiki iltung'anak Agents kulo litu isoma naa peyie eyakini iltung'anak kulo le aulo kulo laa ninje oomanya emurua misomesha, neliki te nkutuk enye vizuri sana amu inakata ake idim atoning' naa inakata idim Aagents ataasisho.

Eee pae atetema aikata enkinyang'unotu e intanet naake sidai oleng' alang' eno lduka amu ore intanet naa kiyakini ake intokin ninyang'ua itonita te nkaji ino, nae indim aing'urai intokitin kumok oleng' ake te simu ino mee lazima pii intoki ji alo olduka akilikuanisho, neeku idol ake te intanet vizuri sana.

Ore oshi enaikunaa oloirerio te nkaji ai naa peyie aituku impirbili ainei, naitau nkilani ainei naikikisha ajo ee metii oloirerio e namanya nanu naa enikintumia osabuni oleng' oomo, nintuku enkang' ino. Ee pae neeku ore oloirerio ore tene nkaji nintuku enkaji, ore tenee nkilani nindim aituko nkilani, nintuko iyie openy metaa miata iyie oloirerio, ee pae.

Kesesh oleng' ena ore ee ng'uesi ashu a nkishu nemibung' moyiaritin o ng'uesi entim amu aa kegol oleng' kegol oleng', kekutik imoyiaritin naidim ng'uesi entim aishoo nkishu ashu ntare kuna e aulo.

ore enyamalitin onkukuni ,ongwesin na ikumok oleng, amu imoyiaritin ena oltikana ore oltikana na emoyian naidim atjinga iltungana na kejing sininye ngwesi, niaku ore oltikana ore eningo tenilimu oltikana na ilo ake naji agrovet, na ina ore nakata pilo agrovet nilo ake alikio ajo iyata oltikana keeta ingwesin oltikana, asi ninyiangu naji olchani lindim aisho ngwesin, nilo siye matejo sipitali.

Ore eramatare onkishu, na ore entoki edukuya naa pincho inkishu inonok endaa, nincho nkishu inonok inkujit metaa keeta inkujit sidain oleng' nemeisho si inkishu inonok epuo ewuji netii imoyiaritin okulie tunganak, ore si inkishu na kingori nkishu meta mepuo ee eeh meeta mibung' imoyiaritin, eeh ore piidol ajo kemuoi enkiteng' nincho olchani niyaki sininye embolioi, nakata ake edupoyu inkishu.

Ore enchuka orpaek, na kebaki oshi amu kewoshi irpaek olchani, kidimi naji atoosh enchuka olchani metaa metii enchuka eh atua irpaek. Neeku nejia nai ikoni tenebaki enchuka orpaek, amu olchani ake ewoshi.

Ore oshi tenemuoyu inkishu, ore entoki oshi nanu naas na kaing'uraki inkiteng' ai olchani, ore si paa emoyian naidim naji aitasuro inkulie naitayu ina kiteng' aitalam inkulie, meeta kabak ake enkiteng' peyie meitasurr inkulie niaku nejia naji kingo yiok tenikibak inkishu tenemuoyu.

Ore enkibelekenyata oloingange na entoki naidim ayaki nkishu emoyian, amu keyau najii matejo olameyu, ore olameyu nelayu nkishu endaa, niaku ore enkare meti enkare sidai, nemoyu meeta melo enkare ore naji tendip meeta keti nkishu namoyia, nepuo aok enkare na kindim aitasuro nkulie, niaku ore enkibelekenyata oloingange na kitono oleng, na keyau naji imoyiaritin kumok oleng tiatua nkishu, ontare, onkineji, ee pae

Ore inkuashen na inkaitubulu naidim oshi atotoni oleng tolchamba, niaku ore naji eningo peyie imboyo, emoyian o ngwashen na piosh olchamba lino olchani kwanza ore eton etu iun ingwashen ningas aingura olchamba lino tena, kemuoi ena ketii imoyiaritin naidim affecto r ngwashen inono, na ina indim atasa ore peyie ebulu ngwashen niaku iosh ake ilkeek, ee tena enkijape tena inkaitubulu, niosh ake olchani oleng meeta kebulu ingwashen inono tebioto.

Ore nkwashen naake emueyu oleng', ee ore tenkop naing'ua nanu naa ore taata nkwashen kiidim ataarr enkijape, niidim sii ninye ore tenesha oleng' naake inyal nai nkwashen. Ore sii nkwashen naa entoki naidim aiafekta orkuto. Ore orkuto naa enchuka enchuka o nkwashen neeku kidim nai anyala siininye nkwashen inonok. Ore naa oshi enikuni tenebaki nena naa irkeek ake eoshi ee pae naa. Ore siininye olchamba lino inim aitobira aitobiraki eton itu iturr peeku memuoi nkashen. Iyolou sii ajo kanu iyeu niwunisho peyie matejo teniyeu nikesisho neeku meshaita amu ore ina kata kiidim nai nkwashen anotito emoyian niidim naaji aatong'ua.

eepaye kenyamal oleng' ilairemok temurua naing'ua tembolea amu kegol etumi naa naa ore sii tenetumi naa kegol iropiyiani nainyang'unyieki, ore ena oshi taata naishoyo sirkali naa idol ajo kekwet iltung'anak apuo ayau , neeku ilkutik tung'anak ake ootum nimikidim sii aishoo embolea esapuk .

Ore lairemok le murrua naing'uaa naa oltunganak ooremisho te rishata naodo, neeta sii ltunganak ooponu aifundisha illairemok neiko tenegelu embolea sidai ,matejo tanaa neipimi olchamba, ore olchamba teneipimi neyiolouni ajo kanyioo meeta peetumi aatipik naa embolea naishaakinore naa nkaitubulu, neaku keponu oshii ltunganak neifundisha lairemok neiko teneunisho, neiko tenegelu embolea ,neitumiya sii lairemok experience nanotito terishata naado anaapa na meitaru aaremisho.

Ore nyamaliritin naatai tornyanya naake ore Irnyanya enebulu metaa iterutua aanapisho tenibung' inkulukuok naake keng'ueyu, keng'ueyu irnyanya. Neeku ore naaji enyamali sapuk naa ina ng'uan ornyanya naake inyala irnyanya iton itu eku, kidim sii aibung'a orkuto teni tenibung' irnyanya enkop nibung' orkuto ninyal naai irnyanya linonok. Neeku ore oshi enikias tornyanya, naake imbung' ake irnyanyak nieniki enjata naado metaa miibung' irnyaya enkop naa ina naaji naidim aikuna metaa miibung' irnyanya enkop.

Kesidai oleng' enkulukuoni toonkaitubulu amu keidim aikuna nisho support metaa kiibung' nkaitubuku enkoip aitobiraki, ore sii enkulukuoni naa inewueji ebukunyie inkaitubulu ee ore sininye enkulukuoni naa ninye naisho inkaitubulu afya, nisho metoisho neeku ore enkulukuoni naa kesidai oleng'

Kesidai oleng' embolea nanyori te murua amu kore embolea nanyori kelelek tumoto embolea nanyori, naa ore sii embolea nanyori kitobirayu to nkaulele. Neeku sidai embolea nanyori naa kelelek sii mee ropiani kumok naake idim sii aishoo nkaitubulu bioto.

Ore oshi enikoni pee epiru enkulukoni naa irem olchamba lino ning'as apal oleng' eton itu eto itu eton itu iunisho ashu eton itu ipik nkaitubulu inonok enkop metang'asa enkulukoni ino apiru. Ore ake ena kata napiru enkulukoni ino naa inakata naa intoki alotu naa apik nkaitubulu inonok enkop naake ebulu nkaitubulu aitobiraki.

Ore embolea e kemikali naa kiidm naaji ainyala enkulukoni metaa mitubulu enkulukoni ndaiki baadaye. Neeku ore nai te nduata ai naa kesidai ena polea nanyori, ore embolea e kienyeji ena e kemikali nemesidai oleng' amu ore pee intumia terishata naado naake idim ainyala enkukoni metaa mitubulu metaa mepir enkulukoni.

Ore ake pee meesidai olchamba lino nilau embolea naake idim nai ainyala oleng' embulunoto o ndaiki ashu a nkaitubulu, neeku ore naei embolea naake sidai oleng' te mbulunoto o ndaiki amu kidim atubulu ndaiki neeku sidain oleng' neisho. Neeku kesidai oleng' embolea tendaa, kake ore nai olchamba nai naa enibolie ashu eniturie ake naaa kajo nai nanu kidim ake ndaiki ake atubulu ata metii embolea, kake sidai embolea amu keponaa ndaiki nae indim naji aitau endaa sapuk oleng' to olchamba.